Ore embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa, kijo oshi iyiok tena, olturur. Keatai iltururi opaasha, eata iltururi pooki oata enkitanyanyukoto. Kiata iyiok olturur oji ilairamatak, netii olikai oji ilanyuak, ore iltururi oshi pee eitobiruni, naa pee eretoi anaa pee eshumi iropiani, neitaasi inkulie baa sapukin badaye. Elelek olturur neijo, maishang'a iyiok kuna ropiani, nekipik ewueji naje, ore peaku esiana naidip olkuo arashu naidip ilashok, nekinyang'u. Ore kulo asho, nekincho metotoni adaa, ore pee esapuku nekimir, nekinterunye enkai project, ashu enkai siai sapuk, nalang' ena oo ilasho. Elelek sii eshum ilkulie truri iropiani te embeng'i, ashu eshumunye ake to nkang'ie enye ashu too isandukiuni ashi laatai, neaku tenetum oltung'ani obo enyamali neishooyo nena rupiani anaa loan nishuku eata entoki naji riba. Ore taa riba naa interest, eshukuni etii enkitio toki shumata metaa eitu elo olturur asara anaa peekiret.

Ore embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa enapa toki naji world vision arashu AMREF ore apa lelo turruri sapukin naa keya inkera aapuo aisomesha aisum inkera nelaaki fees ninyiang'aki irkulie intare ore pikeni isukulini nerik apa kuna kulo turruri inkera entoki naijio iseminani aapuo aiteng'en ore tenkata osupukuni sapukin naijo christmas naijo olari ng'ejuk ashu inye ake pasaka naa kisho kulo turruri inkera apa naisumita imali naijo kuna ore apa tenkata e world vision naa itum kil kula oltung'ani olashumpai lino ashu enkashumpai ino nekitum aisum nekincho entoki naijo ildiramuni laijo kulo logirae aishooyo tene ekajo ore tenakata ena pisha naa kegirae aishooyo idiramuni aisho inkera naaje ashu irmareita looje ekinyang'aki intare tenaa intare iyieu nikinyiang'akini tenaa inkilani iyieu nekinchori ore world vision naa igelu entoki pookin niyieu neeku tondamunot ainei kajo.

Ore intokitin nadolita tene naa adolita enkardasi, ohi naji menu, ore taa emenu, naa ketii inkotelini kutitik ompaka isapukin. Ore ena toki naji emenu, naa ninye etii indaiki pooki ina koteli nitijing'a, o impisai naamirieki ina daa. Ekeatai sii menu oonkulie wuejitin naijo empesa, epaasha ena toki naji menu aitegemea ana ewueji natii, adolita sii ena toki naji till number. Ore till number, naa kuna ambai epiki iropiani tenindip oltung'ani ainosa ina daa na ine wueji ipik iropiani nabaa anaa ininosa, ena naisho naa tayiolo enkaraki menu iropiani aja inosa. Adlita sii entoki naji selotape, eji sii ena gam, naa ninye naiibung'ita ena amba aripaki esuntai.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore tene, negira kuna kera, auku enkare tonkaik. Ore enewueji, ore nanu anaa enadolita nanu, kadol ajo ng'ejuk enewueji netii kuna kera, eokito enaare tonkaik nagira aokie. Egira kuna kera apiku enkare, nemegira si apiku enkare sapuk naibukori. Enkiti ake naishaa, nagira apuku, tomuseregi. Ibala ajo ore ena sukuul, naa det peshetakini, ele museregi. Neeku etiakaki nkera, entasho tenewueji entipiku enkare, matosh intae pisha. Ore maana naosheki inkera pisha, egira aoku enkare, naa peyai enapisha, aitodol ilapa tung'anak otaasa enasiai. Olapa constructor ,olapa oitasheki enewueji. Ele naa ninye lotesheta ele museregi lenkare, pitodoli ajo kitejo ashe, kigira aitumia enkare ino, egira nkera ashipakino pooki kata napuo aasishore enaare. Ore si ena sukuul, adolita ajo eeta olchamba, inaare itumia

Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa enkiteng'ena. Etii enkitarri natii ene, ena naishopito enchati naibor, naado. Ore ena shati, kigero, na lasima kigero ajo kaa siai eesita ena tomononi. Tenidol iltung'anak laijo kulo etoni, netii idia ardasi naigero menstrual hygiene management, eetae entoki nagira ena tomononi aiteng'en nkulie tasati. Iteng'enita eniko, peku safii, enkata pookin naata menstruation enye. Ah ore taa menstruation, naa pooki kata oltung'ani nalotu period ino, tolapa. Ore oshi inatoki, naa kelotu baada onkolong'i tikitam oisiet, kila baada onkolong'i tikitam oisiet nelotu. Ibala ena tomononi ajo egira ai funza inkuliek eniko peboita petoni asafii, tinarishata. Ina aidim, atejo.

Ore embaye nalotu indamunot aashu kanyoo adamu tenadol ena siai, naa enkiteng'ena oshi ena naishoru ilkitua le serkali. Ore ena naa empati opa ena e Jubilee, oo nemekure ening'o ina toki tena kata, enopa kata ening'o noo twenty-thirteen, ina pati ena nayautua ilopisani lenye, ashu natalaa oloopisani looshiake le biotisho, pee epuonu aiteng'en iltung'ana eneiko tenetoni aa biot, neliki ilkeek oretoki ninche, eitegemea ana ina rishata natiiki. Ore tenkata e nkijape, naa keisho iltunng'ana ilkeek, neiteng'en eneiko pee etoni kila kata eirowueja osesen lenye meitoki aaning' enkijape, nepaashu ilo kirobi opaasha. Ore entiba naa oltim ele opa oretoki iltung'anak neisho ilkeek, ore ilemeidim aate neretoki ake sii ninche aisho ilkeek too inkolong'i naapuonu, aa keyiolo naake ninche ilkitarini inkolong'i napaasha tenedol anaa eisum ninche weather, neija aidim atejo ajo kainyoo nagira aendelea.

Aidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa tene ore tenewueji nelio laisiahiak lee biotisho oltung'ana kulie lootasotutuo loo nkaundini napashaa egira naa ninche alimu entoki naaji male circumcision ore apa ena naa enapakata pee eteruni aitiningu emuratare oo lewa tee sipitali amu ore apa tiapa naa kemurati ake oltung'ani tiang nemeeta irkeek oudukoni nemuratikie enkalem oo ntare ashu nemuratikie nkulie tokitin naapasha neme lasima paa enkalem ore naa ena pee eitijinguni ena nagira kulo tung'ana alimu nepiki mbarakinot pookin petumoki iltung'ana atoningu tee sidai nenyoraa ena siai ore ena siai emuratare oo lewa ee sipitali 2010 apa eitijinguaki neeku ninye ake nanu adolita naidim atolimu Ajo ninye nagira asaa

Ore nademu tenadol ena, naa losshi siruai loatai tiatua olari, kila too nkautini pookin napaasha. Elelek aa launching ena arashu eeta ake entoki natii kulo tung'anak supukuu enye. Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa, ore naaji tenedumunye ilaranyak lolosho le Kenya ashu lenkop oo sampur, aapuonu enkop oolmaasai, aas entoki naji party anaa enejo inkera e sukuul partying. Ore taa ena, pookin tenijing enaaji nagirai aranyie, naa lazma piata enkiti toki, nilak eiteru taa mia mbili ompaka neilep, kake ore kulo loanyiti le ntumo naake elak impisai kumok naalang' kuna natalaa anke naaduo iltung'anak ake pookin regular leme VIPs. Ore nena ropiani, naake elaki pooki kata ake nijing' ine wueji. Aisidan oshi kuna ajijik, amu tenelo duo oltung'ani nekinyamaliki indamunot, naa kelo asidanu enkaraki eseriani nitum tene.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore teduata ai, naa ilaiguranak kulo. Lentim, ashu olturrur, le Manchester United. Etii kulo tung'anak orbaribara, aitodolu enchipai enye. Kajo nanu ore petii orbaribara tekuna tenkumoyu nabaji, neshepita egarri netijing'a atua taon atua osokoni sapuk, awosh entarumbeta, egira ninche ashipakino, emirishoi enye. Ore teduata ai, ore kulo tung'anak, netimirishote tenkiguran nabayieki. Na ninche ing'ua, nepuku elelek aninche number one, arashu, etang'oro irkulie tung'anak etang'oro irkulie tung'anak oleng, nitu ninche eng'ori ashu etang'oroki arashu lobaya ake ninye obo. Tenidol iltung'anak lempira ebanji torbaribara, egira aitodolu emirishoi enye, nenchipai naitodolu ajo etimirishote ninche. Ina nanu, aidim atejo tene.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji. Ore ena, naa edakitari onkera. Edakitari onkera ena, nitoki si aku emalimui. Ah ore taa pajito te pookin edakitari onkera, ibala egira autaki enakerai entoki naas, nelio si ajo etii darasa. Neeku edakitari onkera amu ore nkera pookin tarrueshi, ore sukuulini nayai naa enaata iltung'anak entoki naji professional, professional taa enasiai, edakitari onkera, naa emalimui si aitoki. Iteng'en ena malimui enkerai eniko teneisuma tedarasa, ore baada onkuti saai, neeta adake irkeek loisho, na ina pajito edakitari naa emalimui. Ore edakitari onkera, neeta isiaitin sapukin, neeta esiai nagol si naanyita ninye peas. Iteng'enita ena malimui enakerai, pooki toki naba, naas tedarasi naishaa nees onaifaa pepal tedarasa. Ore si erishata nelo nemoyu enakerai tedarasa, naa ena malimui ake naisho olchani, ninye ake naisho olchani, neutaki eniko peas ina naa patejo edakitari.

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tenewueji ore ene ajo nanu entumo duo ena naata ltunganak aa ore taa paatejo entumo eetae ena toki naji ehema nagirae atonie ltunganak pee emitiki nabo enkolong nemitiki eniare tenelo nirujuruj neshaiki kulo tunganak otii ene ore sii paajito entumo ena natiiki tenkaraki eetae kulo tokitin ooji billboards kulo tokitin sapukin laa ninye oitodolu ajo kanyio egirae aitengen tene wueji etii sii emalimui ene dukuya enaa ninye naitengenita ltunganak ore eniare aitoki nagira aasa tene eitayituo kulo tunganak otii ena tumo aah egira arerio ore pooki kata naatae entumo sapuk neitashe ltunganak arerio enkata natotona enkata naado ore enkipirta ererio tenkata entumo naa ore ltunganak atanaurate nkejek neitashe naa alak iseseni ore lkulie duo loimugito tenkaraki entonata etotoni enkata naado ashu enkaraki naa kulie tokitin ake naagira aisho ninche meimugo ore pee eitasho arerio nelaa ninche serenity nepuo njio niigil naa ajing entumo esidai niaku atii nanu atejo entumo ena neitashe ltunganak arerio naa adolita

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa enkiteng'ena oshi nayau irkitaarrini. Ore kulo kitarrini, na lonkatitin napaasha. Etii irkitaarrini loponu tenkaraki imbaa embiotisho, tenkaraki emoyian natijing'a enkop, tenkaraki emoyiaa ltung'anak, netii loponu aibooyo emoyian natijing'a olosho, pee ore eton itu etum ninche ina moyian, neyiolou inkoitoi napaashie ashu imbaa naiba naba neas, pepaash naa ninche ina moyian. Ore entoki nadamu tenadol ena, na ore apa tenkata e corona, na kemanaa ildakitarini tonkang'itie, aliki iltung'anak, eniko peboita ashu pelam iltung'anak omoyiaa, nelimu eniko peesi inkoitoi pookin, naba nias oltung'ani pipaash naa ilo meitai le corona, teneton iyie itu itum. Emanaa si kulo dakitarini tenkata e cholera, peliki iltung'anak enaiko peboita esidai, nepaash idaiki chafui, nenya safii pepash emoyian naijo ina.

Ore tene wueji, aidim nanu najo ore embaye nagira aasa tenewueji naa supukuu ena, anaa keji birthday, ninye egirai aisherekea tene wueji. Ore pee etii kulo tung'ana ene, negira aisherekea birthday e eunoto, elelek aa nekuna kera pookin natii ene, enkolong' nabo, ekeng'ar ninche enkolong' nabo e eyunoto, nejo naa iloopeny ele sirua, mataas tenkolong' nabo ele sirua. Ore sii ene are, te sipitali amy sipitali ena nagira aasie ena siai, nelelek aa mpapa lenye arashu aa ng'otonye natii ene aasisho. Ore naa tenkaraki sheria olkasin, neitu naa etumoki ninche ahomoito ataas tenebo ataas supukuu o inkera enye, nejo eneikash nekiyau ene e sipitali, pee eshipakino sii ninche inkera ang' kiboita, easita ena supukuu e birthday enye. Eibala ele payian ajo ninye elde oigerokino elde sunntai naa ina patejo elelek aa esiai natomitioko elo aas ena supukuu, o inkera enyena tiang', neaku ina nanu aidim atejo ninye.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore ena kerai ashu ena tasat, ashu ena tito, negira ninye aisuma aitumia computer. Ore ena computer nagira enakerai aisumare, naa, ibala ajo ene sukuul, arashu enenye esiai. Eeta enatito ebuku naibung'ita, naitelekino emisa. Nitoki aku eeta enatoki natii computer. Neeku kajo nanu, ore ebae naloito dukuya tene, naa, tebuku ing'ura enakerai enatoki nagira aing'or te computer, niaku te computer itoki asipu ajo kanyioo natii atua enatoki. Tenajo asipu ena computer enye, naa entoki naishora, netii enchoto nado, netii enchoto nijo pus. Enajo asipu naijo nai entoki e science ena naing'orita enakerai te computer. Madolita esidai ajo karubata nabo osesen, kake erubata akenye osesen ina egira enakerai aendelea adolu. Neeku nejia nanu ajo ninye

Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa, esimu e mkopo. Ore enasimu naji esimu e mkopo, naa noshi simui, niya oltung'ani nilak akiti, ometaba enkata, nintabayie impisai naishaa nilak peeku enino esimu pi, nimikintokini aikenoki. Ore enardasi ashu enatoki natii enasimu tene, naa enekuna simui ng'ejuko oshi taata naji no X2,X20. Ore esimu e mkopo, eeta entoki nijo ena, naa pekintodol iropiyiani, naba nitalaa, onaba nang'or. Enelo nimutieyie itu ilak iropiyiani, ore edewueji nigero you're on your track ,niger late on payment, ore enda toki naitodolu congratulations, nimitoki aku ina natii, nepik emoji naing'orita enkop, aitodolu ajo kegoro. Ore pooki kata nibol esimu e mkopo, na lasima ake peeta ena app. Neeku ina nalotu indamunot ainei, tenadol

Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa entoki naji or graph. Ore or graph, naa ninye oshi easishore ilang'eni, ata nkera etii sukuulini, ata ninye ake serkali, adolie aineneng' eneba enkiroshi, entoki naje. Matejo nai, ekitumia serkali, or graph, aisumie enchan ashu enkirowuaj, aipimie temperature, enkirowuaj, arashu teneetai entoki nagira alo dukuya matejo ebae sidai, ebae torronok, ning'ori ajo ke percentage asilimia nabaya ah etii inatoki shumata, tonkatitin napaasha. Nigeruni or graph, laa ninye ing'orieki ainining'ie naa enasiai naloito dukuya. Neeku tenadol entoki naija ena, nelo nai elukunya ai entoki naijo statistics, apa ninye isumu te secondary, ayiolounye imbaa ake naijo nai enkolong, ashu naake enkisuma ake tepooki wueji. Ata ninye ake enkerai tesukuul, king'uraa or graph lenye, enegira aikunari.

Kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore enaenarolita nanu etii kuna toyie darasa ore enadarasa elio ajo etii ormalimui atua ashu emalimui nagirai aitengen ninche ore pegira kuna kera ailepie nkaik akeeta ormalimui swali naikilikwanua neaku egira pooki ailepie nkaik aitodolu naa ajo eyiolo pooki ore polki nailepie nkaik nitodolui ajo eyiolo ajo kanyio eyieu ormalimui ashu kanyio jibu inaaswali naikilikwanua ormalimui elio naa ajo ore pegira kuna kera ailepie nkaik ormalimui ade olo ajo nabo nelo dukuya auta nabo enye aajo iyie naji ngae iyolo alimu inaaswali inatoki naikilikwanua ormalimui neaku ore nanu adolta ajo enkisuma etiiki egirai aisuma mikilikwanu emalimui swali neaku ninye egira kuna kera ailepie nkaik pepuo aijinu ormalimui.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa tenewueji ore kulo tung'anak waare elio ajo egira ninche anyikakino nitasho ninche tewueji nalio ajo itobiraki tenkarriyiano sapuk oleng ore kulo tung'anak aare aidim najo elelek antokiting uni napaasha aninche egira aas ore enedukuya aidim atejo ore kulo tung'anak neeta osinkolio logira ninche kejo ilashumpa ae shoot aitayu osinkolio metaa etii video idimi nedoli mee kinining'i ake nepuo naa dukuya tene nepuo arany ilo sinkolio lenye tenewueji ore eniare nelelek uh ore kulo tung'anak arusi eteena niaku arusi enye ena nagirae aasie tene nejoki oltung'ani meewa pisha itashe naa tenewueji nesinye nitobiraki ore ene uni naidim ake najo eton ake arusi etiiki tene neeku ena naji honey moon ninche tenakata ninche kulo tung'anak pokira are ele selenkei ena selenkei ele lee niaku ina nanu aidim atejo ninye nagira aasa tene nena tokiting uni napaasha elelek ake anabo tenena.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira, aasa tenewueji. Ore ene, naa ormalimui ele ogira aiteng'en inkera eniko pitumia ashu peasishore, kuna tokiting kuna simui naji laptop apa naisho sirkali sukuulini. Etuo apa kuna laptopi sukuulini pookin eserkali, tolari lonkalifuni are otikitam oisiet, ashu mpaka tikitam opishana, kake tikitam oisiet itera aasishore sukuulini sapukin oshi pookin eserkali ata kuna ake, natii atua nkishu. Iteng'enita ormalimui kuna kera, eniko peasishore, niminyal neasishore tenkoitoi naishaa kuna tokiting naji tablet, na tenkaraki itu akata ninche eyiolouno okuna tokiting naijo kuna, egira tanakata aiteng'en metayiolo, enaa nkulie kera ake sininche onkulie sukuulini, napaasha. Ebae sidai ena, tenkaraki iteng'eni inkera, enasiai tenkata eton akutitik, nesioki aibung' ore pebulu, nemirikino aikata, nibung'aa ina ng'eno mpaka enkae wueji ake sininche nebaya. Ina aidim nanu atejo, ninye nagira aasa tene.